cham en kosorwek chenwogen ropta kemine misink ngendeek amun chotet ,ago toree orowek oeng kot koit somok ok korurio ago cham kemine en imbaret negogebuten bandeek kiste mobeek ak itiong kekerechi ngendek

Amunee sikomindo ng'endek bandek temik chechang ko amun rarunetab imbarenik, ako kokokoromit ngalekab chepkondok missing en ngalekab sukul ak amitwogik so kere chechang kosir komiin bandek buch kokaikai kominda ng'endek asikonyor bandek akonyor ng'endek safariit akenge.

Kewelutiet ne tai ko tinyekei ak ngalekab katoldoleiweek, manyoru temik katoldoleiweek chechoteet che imuch konyor chito minuutik chechang en imbarenyin. Ak nebo aeng ko yomokinyor kora kesweek chekororon chekimuche kemiin konotok nekonu koba ngueny minuutik en keseet, konetai kesome ku serikali kokonech minuutik chechoto kesweek chechotok ak kokonech kora katoldoleiweek chechoteet, nebo somok konyoru kora teemiik ngemisiet en kasartab ropta ako miandos minuutik ko kikose kele takinyoru tuguuk che kikirindoen kewelutichutetak.

En inee kokokiketii mising tiemik eng olinyoon bandek ak ng'endek konyil aeng, noto nekotesak mising eng ngalekab rurutikyo akityo koko mayach kora ngalekab katoldoloiwek amun kotesak bandek ak ng'endek.

Muchelek kekese mashinisiek chekikechop kotienkee ak ngalekab muchelek.

Miwek ko'ngonyo mashinit imbar konetai kobune lainisiek, ngokobune lainisiek kotilatei miwek en ingweny olimbo tigitik, ye kakotil eng ingweny nebo tigitik, kokora kochoror olepo meteiwek sikopit kinde mashinit kondee lorit ake neimuch kolaa koba olemi factory.

Kimnotet neo missing ko emot chemotonye rubet so en kemin imbarenik cheyechen en kenya, kimuche kenyorun omitwokik chechan chekimuche kekonor , chekimuche kiam en kenyishek chechank chemii tai

Miwek kotile mashinisiek olimbo tigitik akityo kochoror olimpo meteiwek asikopit konget ne miwat eng kwenet.

En emenyoon nebo Kenya, ko amitwokik che kilelen kichome mising ko kimnyet, ko bandek kokonu ungek chekichope kimnyonotet so notok amune sikochomei temik komin bandek kosir tuguk alak amun bandek kora koye kakorut konyumnyum koruryo tai komapir ropta en oret.

Minutik che nyolchin ole mitei rarunetab ropta, ko minutik cheu mosongik, peek, muhoko ak rwobwonik. Amune chotek alak kochemakchikinike ne mining mising , ako ngokanyor ropta kidogo komuch kokonor peek kora asikopit tuun komuch koruryo akot eng kasarta nemao ropta anan ko nemami ropta.

Achicha, meimuch korut bandek en ng'ainet ak ptilialit, ako olinyondet komitei ng'ung'unyek che nyolchin bandek, ko mamanguu ale rurtos bandek eng yuto.

Bo kamang'ut mising tiemisietab chaik en olinyonet amun chaik kepute konyil angwan en arawet ako ketit nemaresei ako kora mitei bonus chenyoru temik eng kila kenyit ngobeku kosomeshane lakokwai ako torote kaingwai kosiptoi maishengwai nebo kipkosobei .Tinyei mising ketitab chaik rapinik chechang amune kila kebutei, ngo pekuu arawet kokakebut konyil angwan, konyil muut, akor kokochin temik rapinik eng kila ak kila.

Eng kerenyun, kotemisietab kaweek, koikaike mau chaik chekilipani ngobeku arawet, kaweek kelipani konyil agenge anan konyil aeng eng kenyit, noto neiwaitoi temik matkonyor rapinik eng chokchinet.

En temisietab kaweek ak chaik, ko kaikei nebo kaweek amun kikanyei kobeek kenyit anan kelipan konyil aeng eng kenyit , kobaten chaik kelipani kila arawa akomi kora bonus chekelipani konyil agenge eng kenyit.

Eng koroni konamekei ak bandekab aroek loo, ne kararan kabisa kone kikuren six forteen noto kemuche kekes akoi kuniok sosom en hekait agenge.

Chomei temik chechang logoek chekipo keny amun tinyei kora ichek komuita eng kasartab komami ropta, eng kemeut komalaldos amun tinyei icheket komuch kolook anan koiiyo akot eng kasarta nemitei kemeuut, kobate logoek che kiprop komaimuchi komuita eng kasartab komami ropta. Nebo aeng kora ko mianwokik, maimuch kong'em mianwokik logoek che kipo keny eng chokchinet anan ko tiongik maimuch kong'em ichek. Ako kora ko anyiny logoek chekipo keny kosir chepkirop, kotiengei ak ng'ung'unyatab nekakikolchin.

Minetab bandek ko nyumnyum mising en temiik amun kekol ak kesember ak keput komauui mau nganok chemakchinkei kekol komachei mashinit, ketem imbaret ake kurkuren komae mashinit, tuun kora kekesei nganokchukai komachei mashinetechuteit kora komatapitu en oret neraisi ako machang biik che imuche konyor mashinishechotetok.

Amunee sigemine minutik kolochin ko simomoiyo amitwogik chemi eng ngungunyek, ako kora kosikobiit kosikyi temik kosemberji komie minuti choto ako singokami kericheek chekakipite kora kemuche keityi minutiet agetugul en agetugul ,yon kamitei kora mianwogik komamuch kolabaten kosipto miondo en minutiet agenge akoi age ko Kararan mising kemin minutik kolochin kosir yakakimin korikyin, yon kakimoche kora kekes ko raisi yan kakimin kolochin kosir yan kakimin korikyin en temik chebo minuti choto.

Minutik ab kenyit cheyobu koreng'wong ko bandek, muogo, peng ak mosongik

Netai mising en mbaret yon kiwolowolchin minutik kekere kit neu ngungunyat, amun ngemin mbaret mising konyil chechang komuche ko makorurtos tuguuk kou olekirurtoi en tai konoteta kit ne kekere yon kiwolowolchin minutik, ako kora ko yon ileweni minutik ileweni minutikik che makerkei mionwogikwak amun ngot kokerkei mionwogikwak ngot ko kotinye miondo minutik cho komi konomdo kora chikoche chegemin en kasariteet ak imoche imin.

Minutik che omine ko cheu pandek, ngendek, piasinik, inguek ak peek anan komosonik, koraa, choten anch kotukuk cherurtos en oliinyon ak yon kokirip komie ak kikochi kotoltoloik chechoton korurtos en oret nemii parak.

En ine koibu koristo mionwogik chechang mising en imbar ak ropta, kobaten mitei kericheek cho boibu en olekioldoe kerchek chemuche kokirinda koristo asikobiit komangem mising minutik chemi mbar, ak ityan ko ngoet ropta komitei kora kericheek che kepite sikobiit kokirinda amakitin kongem minutik che mi mbar, ako kora komitei mionwogik cheibu tiongik kochotet any kora kekirindoe kerichek chekiole en dukosiek asikobiit komangem amitwogik chemi mbar.

Walawaletab minutik kokararan mising eng ngalekab kirindaetab mionwogik, netai ko yekoiboisien walawalanoteta komeitos tiongik che kamuch koib miondo chekomi minutik chokomi ak kinamda kora minutik cherubei, kot iwalawal kotiengei ak minutik chemonomekei mionwogik ko Kararan mising ketar mionwogik chemuche koba en oranoteta, nebo oeng kora kokararan walawaletab minutik ngewalawal amun eng ngungunyek komitei chenomekei ak minutik alak, kochotetak koibu kora rurutik chemi barak niwalawal en imbarengung.

Temik mising chechang kominjin Nduma kererut anan ko nyanyawet amun nduma komakyingei beek chechang mising sikobiit koiyo nduma en ngueny, tun ibolu koechen mising yon kosich beek che yome ko noto amunee sikeminjin tabanusiekab ainosiek sikobiit konyor beek cheyome.

Logoek chukibo keny ko misiing ko tinye tenterek ago logoek chepkirop komotinye tenterek amun kigiisto en oranaton po ropeet ko kiisto tenterek notok amune makimuche kemin chepkirop kogeny kegetyi

Misiing minutik chekiome kemine en oret nema kimakyinge mbaret neo misiing kobaten minutik chekioldo kemakyinge mbaret neo en minutik cheu pandek anan ko piasinik ana ko nganuuk, kora ko minutik chekioldo kemine kora en oret nepo kasari kimuche kemiin kesweek cheimuche kogon ruruutik chemi parak miising ak keboisien kora mbolea chemi parak misiing.

Temiik kigochin komiin ndisinik en kasarta netwon emeet amun ndisinik komakyinge peek chechang' misiing' sikopiit komuch komapeg, nipuch kopegu en kasarta neyon momiten peek cheyomotin en ng'ung'unyek

Amune siomine chemokikosor ak pandeek ko amun chemokikosor ko ketit ne koitu ko pandeek ak akichek ko ketiik chegoekitu.

Amune si amoche amiin chemokikosor ak pandeek ko amun pandeek kokageitu, chemakikosor akichek kokageitu ko pandeek kokachin support nekararan chemakikosor asikopiit komalulyo, asikopiit kora koiyoo komie

Kaweek korurtos en kasarta nemowoo ropta kou en inguni ago kororon kot misiing' ago nguni ko miten chetokipute miten chekonam kotapteso en nguni

Misiing' ko minetap chaik cheporchinge temiik en oli komiin ago rurtoos misiing' chaik amun en ng'alekap ropta, matopete ropta ago kaitit kora, ko kiit nemoche chaiyat kaititiet nemakaitit kora misiing' ak ityo kora komiten ropta nematopete en kasarta negoi enarawek chechang' en kenyiit en echek

Kaborunoik cheta korok yon kanam teta kerbesik ko igu teta nekasagit amun kule korotikap tuga kerbesik pakotaren koname teta kosagite. Kiit age kora ko lole teta yon kanam kora mionwagikap kerbesik ak koetyin mat en cheptigonet ak konam kora kouyony teta korotik yon tinye cheptigononotet ak korirtos konyek

Mianwogiik chetam koime pandeek en olinyon ko mianwogiik chepo kutiet nelonye parak en metitap pandiat ak kwam kong'eten metit ak kotesta kwamat pagai tigitik koname pandiat koyame, ko notet any kotam kepite pandeek yon kaginam kegeer kutichoton kele kabwa anan kimuche agot kinde orek kerongyi orek anan ko ng'ung'unyek sikopiit komatakosich koristo kutyanatet neimuche agot kopus.

Yon kalal kemeut ko netai ke chororu ketiik asikopiit komachang'a temenik chemuche koee peek en ng'ung'unyek ko noton oret neoriptoi ketikyuk asimoyomio en kasartap kemeut

Ngepiit tuguk en ropta kochororto kerichek ropta newoo komuch komopois kerichek anan komuch koropon kotom konam kopois kerichek ko makirindoi mianwogiik chekakimoche kegirindaen

kikirindoo isirek oketere amun tinye icheket mionuokik cheinomdoo minutik konotok amune ngotkochut imbaret negamogomiten isirek konomdoo mionuogik konoton amunee siketere

Kuutik chenome saroch en mbarenyu ko kuutik che lelach ako kikirindoi yon kakipiten kerichek chenomekei ak kuutichotet.

En isirek ko tienge kole katian mparet kot ko mparet nekitigin nepo amitwogikuk cheome imuchi ipoisyen orek amun orek kotore isirek ago kora komang'eme matinye mianwogiik cheimuche kong'em bortap kipkosobei ko notet any neoboisien misiing' kosiir agot apiit ak kerichek chepo tugosiek

En imbarenyun aboishen walawaletab minutik notetak amunee akirindoi ng'alekab isirek ak itia kora aboishen orek abiten minutik sikobit kokirinda ngalekab isirek ak itia kora achome aboishen kora kerichek che chotetetak chemuche komaname isirek en oret neraisi

Mising mionwogikab kiagik kocheibu kerbesik, ko kerbesik kekirindo yon kakipit tuga ak kerichek cheribe kerbesik simanam tiongikchoteta, ak kora kerip kora tuga en mionwogik cheiboti koristo kokakiba komi sindanushek chekerute kiagik chotok chekindoi mionwogik.

Kabarunoik che tai en nyanyik yon kakomionso ko koresho, nebo oeng kora ko ngot ko kokomuch kolok logoek imuch iker logoyat kokakonaam konun ko kabarunoik chetai chono ko kiit neu akichek ndisinik restos ana kowirkei.

Bosetab kutik en minutik en mbarenyun kocham awolowoli keswek che amine en mbarenyu, aboisyen keswek che choteta che kikelewen ako kikepiman komatinye mionwekab kutik ako kirindoi kora kutichoteta , akitya kiit age kora awalowoli mbarenik mominjini tuguk chekerkei kila kenyit mbarenoteta, awolowoli ko en yoto abose ngalekab kutik ak age kora aboisien oretab kepit kutichon ak kerichek chemitei en tukosiek.

Mite tiong'ik che ngoam tutuinik ak kwam isirek kotore mianwogik en minutik

Misiing' ko mianwogikap koristo checham koityon amun olinyon ko kaitit ago woo ropta konotet any necham koimon misiing' en mbarenyun ago atore yon kopiten kerichek chenomege kokirinda ng'alekap koristo

Kiyagikyuk cheu tuga atape kila kokagobata arawek somogu asikopiit komatesta tiong'ik konyilengei en mbarenyun

En mbaretap pandeek aboseen kutik amun aboisien kesweek choton chekonon sirkali koyop siriol chekikinde kerichek asikopiit komaimuch kowesan ng'alekap kutik keswechotet po pandeek. Kora kit age noyoe, ko yon kaager ale kagonam konam kutik, ko netai aipu kerichek chokirindoen ak apit mbaret tugul

Yon kamian tetanyun anan ko kiyagikyuk agure kanyoindetap tiong'ik notok nepo kiyagik asikopiit konyokogeer ak konya tanyatoton ak komwowoon kit nerupe

Waletap itontap emet ko ng'eme misiing' amun miten isirek chemonomege ak ropta ko ngolal kemeut misiing' ko togu kong'eme isirechotet minutik en mbarenik ak ityo kora ko ngo miten mianwogik kora cheimuche koletage yon kalal kemeut misiing' ak ityo kora komiten mianwogik cheletage en kasarta neyon koet ropta misiing'.